Kore nekwe naa ketipika nsheriani naifeva ninche laramatak tanasi nemetorongony ninche oleng, koresii nkule riot natipika ninche naa peijipaa lolo aramatak nepundus neko teneitumia nenia silingini enche niliki sii neko pemetum ate atenaa nia sile nawa niche atu ayasiki lkasi apa loyeu neas tenkishon enche, Koresii nkae naa petum ninche feedback elolo aramatak nepirita nia sile apa nawa ninche.

Kore bae nagira asa tene naa ntokitin lduka naipanga lopeny teshelv keisidai ana bae amu keret lopeny lduka metaa keyelo netii ntokitin enyana elduka pememin ashu mear nkata iyaa noshikata emiraki ltungana ashu lmutejani lenyenye elduka kore sii ana bae keret amu meimin naa ntokitin inono nitum sii atodua ajo kakwa tokitin elduka naipotio oleng aashu nimirita atibiraki.

Kore siai nagira asa tene naa enturoto lshamba ashu nkulupo, Kore temurai naa keasi anasiai ngamata nataa kesha nchan washu ngamata naunishoi telari Kore ana siai naa keitumiari ltaragitani washu mashinini enturore nayeua teknoloji etata, Kore sii ana bae naa keyeu ltungana amu keyeu metaa ketashekini petum atasai atibiraki aiko neja.

Kore ntoki ekwe nalotu tondamunot ainen naa ramatare enkeraa enara ninche ndupas Kore ramatare nkeraa naa biashara supat ninye naisul naidim neilepunye laramatak tenkini kata tenetum ninche as tenkoitei naishakino Koresii ntoki aare naku naponu tandamunot naa parakoshuo amu kore lopeny nkerr natiwenyi naa lasima peata ninye ropiyani washu eata ninye maisha supat, Kore neuni naa ale tungani logira ninye aibug anaker kawuon nagira naipar koon najo kore nkae amuke enye.

Kore nekwe naa paalo apik nkiguana ashu agm petum lmalimoni onkera ateyelo ajo kakwa nyamalitin eimaa ninche eweni tenobo, kore sii nkae naa paliki nkera ajoki kore lmalimoni ketiu ninche atua ntoiwuo enche naaku kenere peishoo nince lmalimoni nkanyit.

Kore neiko sirikali pegelaki nkera koleji naa keing'ur ninye emakisi washu kred natumo ninche tesukul esekondari kore peyelou ina neishoo ninche koses napuo aas tenenia koleji.